Kitodolu ena enkishopo sidai oltungani makewon onyor ninye esiai enye ,nidimu si mbaasupat naipirta eramatare inasiiai enye ,ore si enkae neaku ninye enchune sidai tiatua lelo otii siadi.